Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa esiai eramatare, ne enonkishu, amu ore naa eramatare onkishu naa, kasidai amu itumie intokiting kumok oleng, amu idim atimira nitum impisai, nidim si ainosa nkiri enyanak, nidim si atimira kule. Neeku itumie faida sapuk oleng, enasiai eramatare onkishu.

Kore entoki nagira aasa tenewuei naa adolita iltung'ana oogira atoni, eetai imbaa naagirai aimaki arashu eeta training nagira aimaa neisulaki enesiai olchumati loropiyani tengaraki embenki amu adolita ajo embenki e equity ena , neaku nkoitoi nashumieki mpisai egirai aliki onaidimi nai anotie teneeta oltungani entoki nijo loan nainelotu aya.

Enetipat ormishire tenipik isuam inonok, amu ekitodolu naa ajo kanguneng'ae, na tenelo nai peshulare nkulie nemenguninonok, na itumoki naa ategelu. Ore si enkata nai naidimi ataa ketupurroyieki, na kidim nai iltung'anak lelatia atodol ele mishire lino, nikisekini aliki ajoki etii nkishu nonok, ashu nkulie inonok nataduaki tewuei neje, naata oloshi mishire lino. Ebaiki nai netupurroyieki, neeku sioki naa atum irkilei, amu eyioloi naajo ormishire lino ilo.

ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa olchumati tenkaraki embenki arashu ewueji naaji nindim ashomo anotie loan oo toropiani, kake enoshikata iyata account eina benki nigira nooshi ashumie ropiani. neeku olchu... ewueji olchumati nalotu ndamunot ainei tenadol ele sirata lena bank

ore entoki nagira aasa tene, naa nchere keetae keetae enkisuma tenakata nagira iltunganak aimaa neeku kegirae autaa naai nkoitoi naidim aiputie nkardasini naayiuni. neeku ninche egirae autaki eneikoni teneiputi peetum eretoto naje.

Ee adamu enkolong nataasa ena siai e biometric tenkaraki kisiritai pee itumoki ataa olaoshoni lenkukuo tenakata neeku naa ore ina naa keitodolu ajo kitipikaki system neeku kenya enkata nilo naa awosh enkukuo naa kedoli naa ake ajo kitisiraki apa neeku ketii naa nkarn inono inewueji biometric mpaka naa olkimojik linono.

Ore entoki nagira aasa naa kegirai aawosh olee obo pisha aaya entoki naji passport enkomom enye tenkaraki keji naaji pee etumoki tinakata ataa ketii system tenakata aa ene serkali neeku ninye egirai aaya.

Enetipat ena, temurua natii amu ke, kifunsa nkera eton akutitik, metayioloito tanakata IT, ashu ICT, neeku ore ejo kenya nkera kibaya enkata natubulutua, neyiolo naa aitumia imashinini naijo computer, neeku neeta ewoi nemeyiolo ashomoita. Neeku kasidai nai enaa, temurua tenitudupari.

ore enakata tenidol oltung'ani oishopito inkilani nijo kuna naa olaisiayiani lenkai aa olarikoni le kanisa naa enetipat amu ninche naata oota olosho autaa tesiai e,autaki esiai Enkai peyie epal naaji iltung'anak intokitikin nijo torrok isulaki elelero niaku ninche naajilautaa outaa olosho

Ore naaji entoki najo naa keisidai ake tenelo neitumiyai nkatitin airemisho pee etumi naaji endaa naitumiyai enkata nemeekure eshaita neeku ore naaji naitadamu nanu esia enkiremore naa olchumati naaji lindim atipikaki kewon naaji tenkata nitumoki aitumiya niret iltungana linono okulie ake likitaanikik.

Ore esiai enkiremore tenkop naingua nanu naa kekiti oleng na enchan itegemea oleng neaku mesapuk nai enkiremore amu mesapuk meton nai enkata naado oleng neaku ltunganak oidim ataa kesieki apik endaa enkop nesieki naa aketum nai lolo tunganak mazao sidan kake maa tesapuko neaku teninepu nai aa lchambai kutitik eatae ,ninepu nai oltungani oota lchambai sapukin oidim aitau endaa sapuk oleng metaa ketum enaitumia ashu enamir neaku kakutu Oleng looasita enasia enkiremore.

Ene tipat ena baye tenakata te siai tenakata o nkukui teeku iyata oltung'ani nkukui inonok, amu imir naai esaa natagolo nitum mpisai, nintumia sii ir mayai lenye tenakata naake itoki sii aaku intumia nkirik enye. Indim nai ataa iyata iltung'anak linonok losotua liking'ira aaponu aabaiki arashu wageni niindim nai ataa iyeng'aki naake eeku etudung'oitie nai sininje ntokitin naijo ntare tenakata teniyeng' niyeng' ake duo lukunkuni. Neeku ene tipat nai sininye teneeku egirai aifuga ilukung'uni.

Ore entoki naibelekenya ena siai o nkera isul kuna oldurpas tenkop naing'ua nanu njere kemiidim kuna tare isulaki kuna durpas esiai naijo eno lameyu amu elee edaa naleng' neeku kore entoki naibelekenya naa pee eyauni nkuliek kera nai naidim ataa kiidim olameyu na ina siai olameyu amu midim ninje pii olameyu, nemidimu eishoi, teneisho neseshu. Ore sii enkata olameyu naake itaanya enkumoi enye oleng'.

Elee kanyor nai enasia tanakata oontare isulaki nkinejik amu ekidungoki ntana kumok oleng amu ore tanakata indim atimira nitum mpisai sidan, indim sii nai atimira oltungani oota netum mpisai sidan ,indim naa atoolunye olashe tanakata toltungani nai oyieu nelo ayieng neaku enetipat oleng esiai ontare nidim sii nai enatoki naji nkinejik olameyu, neaku kesidai nai ena oleng tenekeetae ake nkinejik.

Ore entoki nagira aasa tene wueji nadolita embenki e Equity nagirai aitayu iropiyiani aisho Kenya National drama and films festival aa enkiguran oshi entoki najo drama to schoolini neeuku impisai eishoitie ai sponsor ina siai e drama oonkera te schoo.

Ore eninko tenintobir ena naa iyau enkima enoshi kata iyata nkiri inonok naa niyau iljipeta, niyau naa loogol ning'asa nipej ninjo metupuku nkuuk, kore pee epuku nkuuk naa inakata itum atipika nkiri tenakata enkop atipika te remet aa iud ake enkop tenakata te remet nitumoki atipika oljipet niwoshu nena kuuk aitataaniki nkirik, ninjo metapejoto polepole neminjo menotito empuruo, neminjo menotito sii olang'a le nkima.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol enaa naa keetai naa emasho na ore oshi eropili emasho naa nkirik tenkop aang ormasai neaku iyieu naai oltungani niata eramatare neatae mashoi nitumoki na aaku iata ntokitin niidim ateyiangaki ltunganak aa nkishu ashu ntare.

Adolta ajo ee egira lewa aor nkirik neaku nkirik egerai aor tene, naisho lewa neaku kegira neaku ninye nagira aasa tenewueji, nkirik egirai enya.